Njĩra ĩrĩa hũthagĩra kũiga maĩ mũgũnda-inĩ wakwa, ĩmwe yayo nĩ gũthondeka pondi irĩa citegaga maĩ ma gũkorwo nĩmekũndeithia thĩ-inĩ wa mũgũnda-inĩ wakwa rĩrĩa ngũmahũthĩra.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ nĩũratũma nĩũronania gĩkeno kĩrĩa kĩnayo, kĩna andũ aya hĩndĩ ĩrĩa mageithania, nĩ ta makorwo makĩ, makĩhĩtũkia ũndũ, makorwo makĩ agree ũndũ-inĩ ũmwe.

Ũndũ ũyũ ni wa bata tondũ agĩthamba na maaĩ maratherera, ndacokaga gĩĩko kĩrĩa egwithambĩte nakĩo, ũkirĩngĩthanĩa na ũgĩthamba na maaĩ mataretherera, mũndũ ethambaga agacoka agecokĩa agethamba onamo maaĩ maũ arũta namo gĩĩko kĩũ, kogwo ndĩrona nĩ better gwĩthamba na maaĩ magũtherera, gũkĩra maaĩ marĩa maĩkarĩte haũ.

Kaingĩ thiaga kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ ngĩhũthĩra magũrũ, tondũ thibitarĩ ĩrĩa ndĩrathiĩ ĩkoragwo ĩ hakuhĩ naniĩ, koguo ndira need kũhũthĩra means of nini ndirabatara kũhũthĩhĩra ngari kana nduthi tondũ thibitarĩ ĩ hakuhĩ naniĩ.

Kĩndũ gĩkĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ gĩteithagia kũgirĩrĩria mũndũ akĩonana kĩmwĩrĩ kũgĩa na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩhĩtũkĩra kuonana kĩmwĩrĩ, na nĩ ĩteithagia mũirĩtu ndakanyite, ndakagĩe nda ihinda-inĩ rĩu aronana na mwanake kĩmwĩrĩ.

Tũngĩgiria teknoronjĩ gĩthomo-inĩ na njĩra ya gũkorwo tũkĩona, tũkĩona aa arũtwo ũrĩa makũhũthĩra moko mao kũruta mawĩra marĩa marutagwo nĩ teknoronjĩ , mawĩra makũhota gwĩciria ũtakũhũthĩra teknoronjĩ, maũndũ macio nĩmagũka maninite gĩthomo teknoronjĩ ta mũbando ũyũ ũrokire wa CBC , no ũteithie mũno ciana itigacoke gũkorwo na maũndũ mau ma teknorojĩ.

Tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie gĩthomo tondũ ciana cia thikũ ici, ciana iria irathoma thikũ ici nĩ irakorwo ikĩũhĩgĩrĩra na maũndũ maingĩ, tũgakorwo na maũndũ maingĩ marĩa marutĩte tekinoronjĩ-inĩ magĩthoma, nĩmo maroka kũmateithia gũkũ nja, makĩhũthĩra ũmenyo ũrĩa mamenyete kuma kwĩ tekinoronjĩ, ũguo tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie gĩthomo na njĩra nene.

Arutwo mangĩhũthĩra mũtambo wa mũtambo wa ndinjito gũthoma na njĩra ya gũkorwo mena ma laptop kana tablets cia gũkorwo ikĩmahotithia gũthoma na njĩra ya ũkuhĩ nĩgetha magĩthoma ũguo, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga maũndũ mahũthe na mahote kuongerera ũmenyo na njĩra nene tondũ maũndũ marĩa makoragwo hau nĩ mamathomithagia tondũ kĩrĩa arathoma na tekinoronjĩ ĩo ya mĩtambo ĩo ya tablets kana laptop noyo ĩrathoma na mũndũ wĩ amerika, noyo ĩrathoma na mũndũ wĩ kũrĩa kũngĩ thĩiniĩ wa thĩ, kũoguo ũmenyo ũgũkorwo wĩ igũrũ

Maũndũ marĩa ma bata haha, kĩndũ kĩa mbere ndĩrona nĩ poster ĩrĩa ĩraregana na ũhoro wa atumia gũkorwo makĩruithio, tondũ ndĩagĩrĩire nĩ gũthũkia atumia, kũguo ũndũ ũrĩa wa bata haha, nĩ ndĩrona poster ĩyo no ĩteithie andũ aingĩ, tondũ marakorwo makĩũhĩgĩrĩrio ũhoro-inĩ wa gũkorwo matekũruithia airĩtu kana atumia, mwana wa mũirĩtu kana wa mũtumia, nĩgetha ndagakorwo na complications mũtũrĩre-inĩ wake wa thutha.

Mũndũ ũrĩa ndĩramenya haha nĩ Raila, mũheshimiwa Raila, na mũ president Ruto, magĩnyitanĩra ũhoro-inĩ ũyũ wa gũteithania ta bũrũri, makĩnyitithania ciama cierĩ, kuma Azimio, na UDA, magĩcinyitithania cituĩke kĩndũ kĩmwe, ta kĩndũ gĩtagwo Handshake, nĩ kũgeithania ngeithi cia ũrũmwe, nĩguo ũndũ ũrathiĩ haha, mena bata wa gũkorwo makĩ makĩnyitithania ciama, nĩgetha makorwo makĩ magĩ, mena ũrũmwe ciama-inĩ ciao cia gũtongoria bũrũri.

Nenda, kũhũthĩra nenda cia gũthoma, nĩ njega, nĩ ĩtũmaga mũndũ akorwo agĩthoma, agĩthoma ona akĩrutaga wĩra ũngĩ tondũ arahũthĩra, arahũthĩra Laptop yake, kana akahũthĩra Tablet yake koguo nĩ ara save time ĩrĩa angĩkorwo agĩthiĩ ta kĩrathi, agakorwo agĩthoma e mũciĩ, na nĩ ĩteithĩtie, nĩ ĩteithĩtie, ĩ mũhari wa mbere tondũ, andũ aingĩ nĩ marakorwo magĩthoma ona me mawĩra, magakorwo magĩthoma me mĩciĩ, na makahota andũ aingĩ magakorwo rĩu nĩ marahota kũhĩmbĩria gĩthomo kĩu kĩa nenda-inĩ kĩ no, nĩ tondũ kĩna kĩna ũhoti mũnene wa gũkorwo ũrathoma wĩ mũciĩ, no ũthome wĩ wĩra-inĩ, no ũthome wĩ Part-time yaku, na ũgakorwo nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinyanĩria gĩthomo kĩrĩa ũkwendaga mũthenya ũngĩgathira.

Njĩra ĩrĩa mũndũ angĩhũthĩra kũiga maĩ mũgũndainĩ ĩmwe yayo nĩ nĩakũiga mahuti ta mulching nĩnyitaga maĩ mũmerainĩ, kĩndũ gĩa kerĩ gĩa kũiga maĩ mũgũndainĩ nĩ kwenja mĩtaro ĩrĩa ĩnyitaga maĩ ĩgatwara handũ harĩa ũgũkorwa ũmĩonereirie ũndũ ũcio nĩ ũteithagia kũnyita maĩ marĩa makĩũra kumana na rĩngĩ mbura kana maũndũ ta macio.

Ingĩruta mũndũ gwĩka ũũ na njĩra ya kwamba kũmenya Solar ĩno ĩkuona riũa atĩa, twambe tũmenye kana handũ harĩa ĩrekĩrwo hena riũa rĩa gũkorwo ĩgĩtũma ĩgĩe na mwaki, ndacoka, ngacoka ngakorwo no hakinya hakorwo na andũ erĩ, mũndũ wĩ igũru na ũrĩa ũngĩ wĩ thĩ wa kũmũnengereria, na mũndũ ũrĩa ũhĩgĩna nonginya tũkorwo ithuerĩ nĩ tũhĩgĩrĩire gũkorwo tũgĩ connect gũgĩ connect ũrĩa ibatiĩ gũkonektĩka nĩgetha ĩrehe mwaki thĩ-inĩ wa nyũmba ũrĩa ĩbatiĩ.

Rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ wari ũndũ mwega, nĩ experience njega, koguo nĩ ũndũ wangenĩrie. Marĩa ndagereire ũmwe waguo warĩ gukorwo ndiamenyerete, tĩ ũndũ ndamenyerete koguo harĩ na challenges cia gukorwo atĩ ndimenyerete gukorwo ndĩ mwarimũ, ndimenyerete gũkorwo ngĩarĩria andũ aingĩ no rĩrĩa rĩu ndakorirwo hau na student ngĩthomithia ũndũ ũcio nĩ warĩ mwega.

Kĩndũ kĩrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria no nĩ andũ aya, nĩmaheo certifĩcate ya gũkorwo makĩ jiunga na gĩkundĩ gĩkĩ kĩa Mzizi Engage, koguo ndĩrona nĩ ngwatanĩro ya gũkorwo me hamwe ihinda-inĩ rĩao rĩa gũkorwo ihinda rĩrĩa makoretwo me kambuni-inĩ ĩno.